Ore imashinini naa keponaa eishoi oondaki te kuna oitoi, aaijo keitelelek esiaai olchamba matejo enaa iyieu nituur olchamba aiko taata metaa teyari olchamba ayeu niintayu kuna tokitin torok kunaa keek naatubulakita eweji niyieu nintayu aiweng'ie piitumoki atung'o indaa naa keishokishoki imashini alang inkaik oltungani, ore ake peishokishoki nenyoru naa pooki ng'ae aitumiya kuna imashinini amu ore naa peitumiyai imashinini naa keleleku esiaai, keitelelek orkasi esiaai olleeng oasata onkaik, ore sii tenaa noshi naa naabukokinyeki olcheni naa keitelelek enebukoki ilsheni aishokishoki nenyoru naa ltungana le nkop pookin naa keaku naa keisho ltunganak olokiyo oitumiayie kuna imashinini peetum aiitiyiu indaki kumok nenyoru ore ake peenyoru ltunganak kumok nesapuku indaki te nkop, nesapuku endaa te nkop taata, teneaku naa kekumok ltungana oogira anyoraa imashini tengaraki ninye naitelelek wsiaai amu keitelelek emashini esiaai.

Ore ena toki naji speya nanapi naa keisidai oleng amuu olopeny lchamba ake oojing irchamba naa keitelelek esiaai alang tenibukoki irbaket olaado isheni abukubukoki naduo daki, keitelelek esiaai, naa eatae osji enkae naji empompo ashuu empampo toonkule kumoshin naa lasima piiyata ashuu lasima piieata oltungani likiretoki taata ailepunye aosh inkare natii elado cheni peyie iyataa iyie enadoo keene naodo ajing' atua lchamba, ore piijing atua lchamba naa kegil ina keene taata nkule daki kegil arashu aibooki enkop arashu akuroki enkop, neaku keidim taata ainyasla indaki, ore ake peinyal naaku eshomo elado tungani hasara, kake etii enoshi nanap oltungani oboo amu tenenap naa kesidanu amu tenenap naa keitelelek esiaai oleng, keitelelek amu ore iyie ake openy miing'oru eretunoto ashu oltungani likiret iye ake openy.

Kore nai imashinini to lchamba lai amu kaidim naii ainyang'u nanu imashinini naa kaisho sii oltunganak esiaai oasishore naado imashinini amu emaidim esiaai openy, kake ore ake peyie ayeu taata ltungani oipaamp inkare naa keatai oltungani oas ina, neatai likai olo aing'uraa imashini peemeei ake, neatai doi oltungani taata oyolo aitumia ale tarakita oshi odung' nkujit arashu duo ninye oivuna kunaa taata mavuno kuna taata daki duo atejo nai engano neatai imashini namayiolo nanu aitumiyia kake ekayau olopeny ina imashini oloiyolo aitumiya arashu doi ninye nanu naiger oltungani taata oitumiyia ana imashini tiatua ilo shamba lai neetai sii likai tarakita oshi otur naake enkop aitayarisha pee endaki aatijing naa kaiger sii ilo likai nepuku esiaai naa kaiger ake ltunganak terisiroto enaiyolo ake ltungani aitumiya imashini pooki neba anaa ntiu.

ore nyamalitin naata imashinini enkiremore naa ore duoo oleng naa esiai eilata. amu eetae imashinini naitumia eilata ,neetae inaokisho naa keokisho dii oleng naa keyau dii asara too kulikae ee airemok . neetae ee enakilepata nailepa eilata. neyieu naji nitadouni ninye eilata amu melelek doi eilata teniaku kegol oleng tolairemok amu keyau si di asara ,nelelek eetae mashinini nimiata tolchamba lino ,niaku lasima peyie inkomboa neyieu ilo likae iropiyiani . neetae eilata nainyiala niaku melelek akeyie. keyieu naji naa ekungurari ine wuei eilata peitadouni ,neyieu si neetae kulo tunganak oji e mechanic mechanical engineers peyie etumoki aitobira amu kelo naa doi ake neruoyo ,nelelek meyiolo oladuoo tungani aitobiraa. keyieu si naji neitayuni solai ena system e solar peyie etumokini aitumia alang naitumia eilata peyie etum ataretu iltunganak peyie mitoki apuo doi asara. peyie etum atareto kulo airemok pemepuo asara oleng.

ore taata imashinini naitumiayiay tonkitunguni naa entoki nai naijo grass stoppers amu mayiolo naa tena kutuk ang. keetae grass stoppers neetae kulie najo ee amu keetae taadoi nkoitoi kumok amu ketae taadoi nkulie naijo mechanical or manual waste ashu nkoitoi e manual ashu ina mechanical kuna duoo nintumia imashinini . naa ore naa imashinini naitumiyay naa grass stoppers o swazers o ena mashini naji crop lifter ashu crop lifters. ore taata kuna mashinini grass stoppers aa arashu swazers eetae taata nkulie naijo kilep kitumiayay adung nkujit ashu dii inye aipalilia peyie metum peyie megor nkulie tokitin mm nkitunguni ee nedungieki naa nkulie ina kata egirae aa aa aitau ,aitau duo adotu ,adotu duo enakta taata ewotok pi metaa taa etabaitie ee etabaitie ewotok niaku kitaini aifuna niaku ninche tee eitumiyay teine wueji

Eh ore imashinini, enkiremore, eh teneyieu duo nitobirari ashu aing'uraa peyie etumoki ataasisho tesiai sidai, naa esidai ake tening'uraa, ore ake peyie eaku ishomo aitumia, na lasima ore ade tenidipayu ina kias duo nigira alo aitaas, ning'uraa taata tenaa ketii olchafu, arashu oloirerio akeyie otii iweiting' nimifaa netii. Nijut, nisuj doi kulie naisujayu, ore nkulie naitumia naidimi nai aitumia intokiting' naijo oil ,nidim ake atipika, tenetejo oltung'ani duo olamirani peyie epiki, nipik. Nepiki si apik sitoo sidai. Naa metii taata meidim aibung'a kutu, kulie tokiting',nitreini si iltung'anak opuo aitumia kuna mashinini, peyie etum aitumia tenkoitoi sidai oramatie sidai, pemepuo ake aaye anang' inkaik enye, neitumia si tosai natejoki pitumiai, peyie etumoki atisidana. Neme si peitumiai ake duo ofioofio, kake pitumiai tenkoitoi, naret iladuo airemok lochambai.

ore imashinini naitumiae alepie nkishu naa kitelelek esiai alang tenelo otungani amau eetae naadii nkishu enkired neetae kuna borana neetae gabura eetae nkutiti kishu akeduoo nalepoyu tenkaina elelek elepoto na kuti doi ninye kule nilo alepu .naa keku inkishu naijo ine nkired naa kegol elepoto naa odii nai tenaa aelie eilata ,negol doi tenilo aitumia nkaik amu inauru oltungani .neaku keyieu ninye nai naa irara kumok pitumokiki atalep irara kumok , kake eyawuaki ena mashini alepie inaduoo kishu enkired naa kitelelek esiai. esiai ake duo itelelek oleng ne ne neiko taata oltungani metapala nkufu enyenak tosesen lenye alang tenelo aitumia alo alepie enaduoo kiteng neku eitu ilo likae hasara oonkufu enyenak, toduaa!.neaku esidai ena mashini nalepieki enkiteng amu kelepu sii kuna ale tesiokinoto peyie etumokini ahom atimir paa tenetii duo oltungani oyieu nitasioyo inaduoo ale ,nitasioyo teleleki niaku naa aisidai ina.

olee kanyoraa nanu ebarnoto emashini metabarnieki inkera amu ore taata ena mashini naa kadol oshi ajo keetae nkutitk irkuti kiek opiki elukunya peyie tenetii olikae tungani otabarnieki neme neme nemeya ake oltungani emoyian enelikae tenikigusa emashini atua osesen nemitum taata emoyian teneaku kitabarnieki ena mashini tinikipiki oladuoo shani. naa ore si ena mashini naa kitelelek esiai alang enoshi barnoto enkaina napuoi aibung oltungani abarn te eembe . amu ore taata eembe naa keeta oloirerio naa ore enkaina oltungani naa kelelek ake edung oltungani ee olikae. ki ki ki kelelek oleng edungoto oltungani tenilo aitumia taata entoki naijo eembe tenkaina. kake ore emashini naa ore ake pekibarn emashini naa ee kirorieki ake ena mashini ajoki ee e aiko taata miseetakaki eneba irpapit oobarn naa kabarn ake enegira ilo tungani aikunaki niaku kitelelek sii esiai nimi sambasa imoyiaritin apik irkulikae tunganak tenaa kemwoi duo likae tungani.